Gima biro epacha kaneno gini ma en rombo. Wayudo ka waneno ka magi jothieth mathiedho gig jamni. To e epichaka waneno ka gimako romboni kendo gichalo kagima githiedho chal kagima tiende nenigi kasoro moro ma itemo losne kata mana ekoke mond kik ithiedho kokeno ing'ado oko nikech nitiere chalni nitiere gima notimo tiendeno endo.

Ka waneno ka en puoth nyanya, wayudo ni magi nyanya mose nyak kendo maber mose pon. Mo kete e kret, ma rito mana ni idhi ketgi mond gichiegi mond girit mana uso. Ka wang'iyo ni jopur gieki gise bire puodho ka, ma gipono nyanya mose tegno maber, ma gin girito mana ni gidhi giketgi mond gichiegi. Nikech ka gi medo wegi e puodho ka, ginyalo top. Koro b gima ber en ni gise golo gi, kendo girito mana tero gi e chiro ka gise chiek.

Ka wayudo ni magi gin gigo ma opogore opogore, to wayudo ni wan gi wan gi lwang' ni ka to wan gi kute mawuotho matindo tindo koro wayudo ni gigi eki kute mokuongo wabedo gi waluongo ni oyuo kosea e oyuo, to obiro olokore gigo ma oyuo moko ma tindo tindo bang'e kosea kanyo pod oyuogno biro lokore luang' ni koselokore luang'ni to wayudo ni gin ema gitore bang' ka gisetore to giloso gigo ma waneno kae.

Ka waneno ka imoyo cham moko ka, ma chalo ni en oganda mose gol e puodho. Koro imoye kendo ilose mondo obed maler ma dhano nyalo tiyo godo sama oter e chiro. Wayudo ni ikwong igole, kose ti kode to imoye kaka gimoye ni. Kendo gilose mondo obed maler, mondo ng'ama biro kawe to yudo Ka en gino maler mose two kendo minyalo ti godo.

Tijni en tich ma okoyot, en tich ma dwaro chuny. Tijni ka itime, en tich ma dwaro chuny nikech rombe gi ging'eny. Kendo rombe gin gigo ma tayo okyot, nikech gin ka gigudore kata kumoro to gigudre aguda kanyo. Ma in ang' kiriembo gi to giringo mana kumorachiel ka ok ging'i kata ni ok ging'eyo ni ang'o ma timore. Koro ok en tich mayot nikech kia ka tiyudo kiol nikech rombe gi diek kwayo ok yot.

Ka wan gi tong' kidienje ariyo. Wan gi tong' monyuol gi gweno ma en gwend gredi, to wan gi tong' monyuol gi gweno ma en gwend nyaluo. Tong' monyuol gi gwend nyaluo mit ahinya moingo tong' mar gredi, nikech tong' nyaluo en omit kendo en tong' mar gweno ma nyaluo. Tong' gredi en ok omit ahinya nikech gin tong' go ma gwend gredi moko mopidhi ma ok gin ok giwuog ok gikwa oko. Gin gisiko olornegi timiyo gi mana chiemb duka. To tong' mar kienyeji gin gwen ma kwayo oko kendo gichamo gigo mopogore opogore . Ang' kae to bang'e ka ochopo odhiambo to gidonje udi gi, kata ang' ka gitoyo tong' gin gichamo gimora mora mopogore. King'iyo gi to gwen gwen ma gredi ma nyuolo tong' ma moko gieki.

Weche man gi nengo ka waneno ka wan gi chiemb gweno ma toko, kendo wan gi chiemb gweno mipidha pidha mar chie michamo. Kendo ka be wan gi chiemb gweno michamo. Gik man gi nengo ka en ni chiemo gieki onyiew gi pesa. Kopidh gi gwen ma toko, gwen biro medo toko tong' mang'eny, ma biro medo kelo pesa mano nyalo kendo med negi chiemo gieki. Ka be waneno ka wan gi chiemo mi miyo gweno michamo, ma gin gwen mokan ne ring'o. Gin bende gin gi nengo nikech kose migi gwen gi, gwen gi ngima gi bobedo maber to gibedo ni gin gi gweno machwe man gi ring'o maber. Ma ka ng'ato onyiewo, ka ne en gweno monego ous kata mana miya bich sama en gi omedo ring'o no inyalo kata mana use, kata mana siling' miya abiriyo. Tiyudo ka en gino mokelo ne momedo nengo.

Ka wan gi chiemb jamni mopogore opogore. Waneno ka ka wan gi chiemo mokwongo, wan gi chiemo mimiyo dhiang'no mapod tin miluongo ni nyaroya. Ma en chiemo ma en okete mana ne nyaroya mapod tin ma koka dongo. Chiemo marariyo waneno ka en chiemo mimiyo dhiang', dhiang' ma minyiedho. Ma en chiemo ma ka dhiang' ochamo, tiyudo ka chak medore e dende kendo obedo gi ngima maber kabisa kendo ogolo chak mang'eny. Chiemo maradek ka waneno ka en chiemo mimiyo dhiang' go eko ma gin dhiang' dume ma gin dhiang' moket gin gin mek ring'o. Gin gin gikonyo dhiang' bedo motegno kendo gimedo kata mana ngima gi bedo maber, ka wang'iyo. Tij chiemo gi en ni loso dend jamni mondo bed maber, kendo mae kelo chak bedo gi chak mang'eny to mapod dongo dongo e yo ma dwarore.

Ka waneno ka wan gi gweno, to ipenjo wa gimo iyo gino ma gweno chamo. Wayudo ni gweno chamo oduma, gweno chamo kothe, gweno chamo alode, gweno chamo gigo matindo tindo. Ochunglo matindo tindo bende, kaka olwenda, kaka gigo mafuyo be gweno chamo. Ma e gima biro, ma e gima aneno ka manyalo wacho. Chiemo ma gweno chamo gin kaka bando, olembe, alote, gi gigo ma moko bende.

Ka mokwongo en tij pidho rech, tij pidho rech mokwongo wadhi dwaro jomolony e tijni endi kaka jopidh rech. Marariyo ka gigo mi manyalo dwarore gin kaka gigo ma chiemb rech mopidhi ma iketo negi e samo winjore ka samo winjore. Marariyo en ng'iyo ni rech gi gin maber ma onge gino ma nyalo chando gi sama opidhgi kuonde mopidhgie gieki. To kendo wang'iyo dongruok margi kaka gidongo, onego bedni imiyo gi chiemo ka luwore gi kaka girom.

Ma en mira, mira en gino ma iluongo ni yath ma meroji. Mira ni thoth ji, thoth jogo ma riembo loche madongo dongo emohero tiyo kode. Mira ni en gino ming'wedo, opi opidhe kaka opidh majan. To en tije opogre gi mar majan nikech en, en kaka yath mitiyogo eme e mero ji. Thothne jogo ma dhi e ng'amok dwar nindo, emo hero chame. Thothne gi jogo ma tiyo gi yedhe ma mero ji be emo hero tiyo kode.

Ma en puoth mchele, ka waneno ka jogo ka waneno ka jogo mopidho mchele gi gin e puodho ka. Kendo gima gitimo ka gipudho mchele, mchele gi kagise pudho ang' to gidhi giloso. Ma en puoth mchele to en puodho maduong' ahinya. Iyudo ka mchele be en odongo mana kuma pi nitiere, okonyal dongo kama pi onge. Emomiyo ineno ka jogi orwakre kaka girwakre niendi, kendo ka to mano e tich ma gitiyo mar pidho mchele noendo.

Ma en tij puro niang'. Puro niang' en tich madwaro chuny nikech niang' mondo odongi ma orom kak orom no matong'e. Samitong'o niang' ntie gigo matimore e puodho nikech sama niang' oyugno gigo kaka thuonde nyalo ponde niang'. E niang' bende en gi gigo manyalo timore nikech sama itong'e no onyalo ng'adi nikech it niang' go gin gigo macguyo jii gin gigo manya chuoyo lweti ma lweti hinyre. .Ma mago e gike matimre ga mago e gik matimre e puoth niang' nikech iyudo ka iwuok kuro gi alama mang'eny nikech gik machwowi nikech seche moko be inya yudo ka seche mane upudho gi no be beti nyalo ng'adi.

Ka ma puodho, kendo wayudo ka jogi gipuro. Ma e gima jogi timo ka, giloso puodho ni maber, mond giike ne komo. kech puodho ikwongi puro mondi ma ike maber, mond ka po ni koth, ka girito mond koth ochwe. Ka koth osechwe, koka ginyalo kome kata mana bando, gimoramora minyalo pidhe tinyalo kete. Mano e gima timore kae, jogi puro.

Ma en tij pidho nyanya, pidho nyanya en tich maber kabisa. Nyanya gin achiel kuom olembe kata gigo ma dhano ohinyo tiyo godo ahinya e ngima gi. Ng'ato nyalo pidho nyanya nikech nyanya en gino ma kitere chiro to dhano nyaka tigodo. Kech gin gigo ma medo ndhadhu e chiemo, koro dhano ohero tiyo kodgi seche duto. Ng'ato kadwa pidho nyanya, onego bedni otiyo matek nikech nyanya kosechopo kaka e stej kaka kumagi ochope ni. En tich maber kabisa nikech tuoche be gi nyalo mako gi, en mana bedo ja kinda kigone gi yath mond kik gikethre. To ka gise dongo ma giromo ma gi nyak, tipono gi kendo kose pon gi titerogi e chiro ne uso.

Ma en oganda, magi gin oganda moko ma nyalony. Ma itiyo godo e tedo gigo kaka inyalo nyumo e chi e ring'o kata inyalo tedo godo waru. Magi gin gigo ma wayudo e puothewa, kendo gin gigo ma nigi nengo kendo ma konyo. Ma be kata ka ng'ato chamo, to konyo del e gigo mang'eny mopogore opogore.

Ka wangi gi puodho kata mana yiend avocado. Wa neno ka magi gin olemo mar avocado mosepon. Kendo ka wayudo ka iikogi ne mana tero gi kata mana echiro. Ne joma nyiewo madhi kuogo bang'e kasto uso. Nitiere joma nyiewo makuogo to chame. Ka en olemo maber ahinya ma avocado konye egigo mang'eny iyudo ka jomoko tiyo kode eyore mopogore opogore but avocado en olemo maber ahinya.

Ma en pith mag gigo mopogore opogore, kawaneno kama en gino mitiyo godo eolone cham kata mana alode pii, sama koth onge mapiny otuo, oyudo ka en machine ma kaoseketi to iyao to pii koro ringo to olone. Oolo pii e puodho kaka dwarore.

Ma en rabuon. Rabuon ipidho epuothe. Rabuon en gino ma kosegol e puodho rabuon en gino maji ohero ahinya. Rabuon en gino maji ohero nikech anyalo madh kode chae, inyalo tede maji chame . Rabuon en gino mabr ahinya madhano ohero tedo godo, rabuon ipidho kendo irite maber to bang'e isinje to kosesinje to iluoke maber kaeto imoye. To jomoko be use mondo okel negi pesa.

Ma en puoth rabuon ma rabuon ma inyalo tedgo mana gigo machalo kaka chips. Ka wayudo ka epuodho ni magio rabuon mane ose mane osepidhi chon magisenyak masani koro gin rabuon ma ipudho moseikre ma idwa idwa sogi e gunde kose sogi ne ginde to itero gi e chiro ni uso. Ka wayudo ka rabuon gi otimo maber kabisa kendo waneno ka gin gigo mabeyo kendo giwuok gi giwuok mabeyo kabisa kendo gin gi wang‘ maneno maler.

Ka wayudo ka wan gi puodho. To gini endi magi gigo moa e puodho ma loso manyiwa mitiyo godo e puodho. Iyudo ka magi manyiwa ma oketi mondo bang'e ka gisebet matin bang'e idhi tergi e puodho kanyo ka gi aye tiyudo ka cham kata mana alode kata mana olembe timo maber.

Gigo makelo mor ma waneno kae gi gin n iyudo ka japur ne otiyo matek kendo ne otiyo matek e puodho ka oolone olembegi pi kendo kiyudo kapo ni nitiere kute mane chako chamo gigi to iyudo ka ne ogoye yath kosegoye yath to iyudo ka kutegi nosetho makoro miyo gigi dongore kendo gibedo olemo maka ng'ato oneno gibedo olemo manigi ngima maber kendo ma ng'ato degomb ni ocham. Gin gigo nikech tich matek mar japur.

Ma en apilo, apilo en gino ma dhano ohero tiyogo ahinya. Jomoko tiyo kode kaka gino ma medo negi apetait, medo negi miluma ma chiemo. Jomoko tiyo kode nikech kaka yath, nikech apilo en yadh ich kach. Apilo ni jomoko bende tiyo kode e yore mopogore opogore, nikech en gino ma dhano ohero tiyo go e ngima gi.

Ma iluongo ni pili pili hoho , en gigo en achiel kuom gigo mitiyo go e medo ndhadhu e chiemo. Hoho gin gigo ma apilo mar hoho gin gigo ma itiyo godo e medo ndhadhu ne chiemo. Gin gigo ma sama idwa tedo kata mana ring'o, kata mana gweno, ing'do matindo tindo. Kata inyalo grete, kise grete ti i iriwe gi kitungu. Bang'e kosechiek maber timede nyanya tikete chiemo, tidhi yudo ka chiemo nigi ah dung' arufu maber. Kendi yudo ni gin gigo ma medo ndhadhu kabisa e chiemo.

Ma en olemo mamit ahinya. Sama idwa chamo olemoni en gino ma nyaka sama ipone kaponi onumu to nego ikete ma ochiegi. Ka osechiek to inyalo ng'ade gi pala kata inyalo ipoke kaka en no nikech gin gigo olemo machon ma nyithindo masani to ok ong'eyogi. Ma olemo ok tede, ichame mana kosechiek kapo ni onumu to inyalo kane endalo moko matin ka osechiek to ikawe ichame.

Ma en biringanya, biringanya en gino ma thothne dhano kata mana mon ohero tedo godo ka medo go chiemo ndhadho. Gini endi kendo biringanya ni en gi gigo duto, en gi gigo mothiedho nikech seche jomoko tiyo kode kaka yath. Biringanya en gino thothne ji ohero tiyo kode kaka vi k viungo, gigo mamedo man ma medo ndhadhu e chiemo. Sana sana chiemo kaka ring'o kata mana gweno.

Ma en budho, budho en gino minyalo pidhi. Kendo kipidhe e puodho to al ite inyalo cham kaka alot. To budho kose tegno maber, tinyalo tede. Budho en gino ma ber kabisa nikech embe en gino minyalo tigo kata e madho chae. Jomoko budho inyalo tigodo bende e tedo chapat. Budho en gino maber ahinya ma dhano ohero kendo thoth ji ohero chame.

Ma en puoth mananas, mananas en olemo ma mit ahinya. Mananas en olemo no ma be ok dwar pi mang'eny, embe ipidhe mana e puodho. Mananas ni chutho chutho kuonde motime maber en kaka Migori, Kochia, mananas time maber kabisa. Mananas en olemo ma kise pidhe, timiye imiye ndalo moko matin, tobiro wuok kakineno owuok no. Kendo kose wuok, tochiek, bang' kosechiek, ibo mana ng'e ni en igole mane puodho kosechiek mo otegno maber. Koreki nyalo pone kigole e puodho, kendo en gima kose gole puodho tinyalo usi. Onyalo kelo ohala na japur.